Tijni ne atimo ndalo mane pod apon ka dalawa, ne onge nyithindo ma yowuoyi. Wan mana nyiri lilo. Koro ne awuok atero dhok kwath gokinyi to koromo saa aboro, to aterogi modho e geng aora kata mana e nam to sama akwayo samane akwayono, moko nyalo buodho maringi malal, to moko nyalo chodo ma cham cham epuotheji. Koro iyudo ni ka idok ot godhiambo, to weg puodho biro monjou e dala, jamni ochamo ne cham e puodho. To samoro kaka ng'ama nyako, jamni ne ringo koda malich. Samoro agora kata piny ma atur. Samoro be kochopo odhiambo to janyuol ne chwada nikech ne agalora mang'eny, kase tweyo jamni to an koro atugo atuga.

Dhiang' kotue kamae kata jamni moramora, nyalo bedoni ka en dhiang' madhako to idwaro nyiedhe to kok kamano nyalo bedoni idwaro luoke gi yath kata ka dhiang' otue kamae nyalo bedoni idwa thiedhe e yoo mar chuoe gi sandan gi yath. Kok kamano nyalo bedoni idwaro luwe ka en dhiang' ma dhako.

nyuol mar nyathi ilando gi jodong gueng kata mana jaduong mar anyuola manyathino onyuole . marariyo joluo kendo kaonyuol nyathi gimiyo nyathi nying bang nyuol kata bang week achiel. joluo kendo ichako nyathi nying kaluwore gi gma timore endalo mane onyuoleno kata inyalo miye nying kwar gi moro manosethoo chon kendo min nyathi iguedho, nyathi bende itiso. tok mano to inyalo ted chiemo mangeny, anyuola tedo, isolo joma aa machiegni, isolo wede ma aa mabocho to itedo ,ichiemo kumoro achiel kendo nyathi iswoyo gi mor, jimiel, jiwer